Boishoni okere ole boishet noton nebo minet ak butet ab nyanyik amun okere ole chichi ko kikomin anan kikokil gee kot missing komiin nyanyik chuu otoku kole kikosich rurutik choton cheyomotin anan chechang kot missing, sikeyai boishoni konyolu itinyee karik cheterter ak ngomnotet nemii barak amun kiochin kasit neo kot missing . Ko netai konyolu ichob imbaret kokaranit kot missing ko memin nyanyik chuu, Koraa konyolu kepite nyanyik yon kakimin yon kakotar orowek oeng anan ko somok, nyolu Koraa iolchi kerichek chuton akobo chepkondok chemii barak ko noton ko moroisi boishoni ako moi chito nengom akobo boishoniton.

Kit nenyonen metit nenyunen ireyu ko Chang kot mising amun en ireyu agere Kole Njorogek ichechuchon chekebute en iyeyu ako njereguk chuton kwanyin kot mising yantago mesisiek ako noton kobwateon aame sakek chuton yangagechop Njorogek ichechuchon chekebute ko ba kamanut kot mising kemine ak yangibute amun nyali kegany anan kinde kasarta nekibuten asimasamisikitun anan konunio korotwek chuton ,koraa Minet ab Njorogek ichechuchon konyalu kokerinde olekararan komie akomanyalu kibire robta amun isto logoek anan isto Tabtok choton chechiket chito nebute koraa en imbar Njorogek ichechuchon konyalu ko Chito nikikonai kot mising amun kot komakibut komie komakesu gei akomuche konunio alak ngweny

En ireyu agere ale mi chi nekaripis kochakwan afokatoisiek choton chu miyuton. Tagu kole afokatoisiechuton kotagonyalilen ago tom korurio chuton. Takonyalilen kotok kole katakebute anan kokatagebute cheuchuton en imbar ak kinde yuto amun tagu kele miten kora sagekab indisik kotok kole chichiton ko tagomi imbar kobute. Kora agere ale afokatoisiechuton ko kaginde si kialda amun en kasari ko kigochanga mungaret noto nebo aldaetab tuguchuton ago kisiche chepkondok che chang kot mising. Ninyoru mungaret noto ne kanam komie ak isich chi noto nekanam kuunito.

En ireyuu okere ole ichechu ko karat chekoron kot missing amun en nyolillindo nekonyokilekitun soket chuu kwak en chuu toku en yuton kakinam en eut kotoku kele koruryo karot ichuton komie. Kasitab kemin karot ichutoni ko ui kot missing amun mo chii agetukul netot koyai kasit niton, yon imine karat ichuton konyolu anan tiyengee imbaret neminginii kotko mingin imbaret imuche iminchi ko betit situn isipte betut age yon kokopityo ak kokoronektun , yon anan kopaten yon woo imbaret imuche imin ko imbaret neo kot missing. Nyolu ichob imbaret Kotor kobusbusit aside tenderek chik ak imin, omoi ribet nemii barak amun nyolu kindo kindo beek ak koisto chemasai asimachanga en imbaret noton nebo tukuk chuton.

Ki nonyonen metit nyun agere bichait ko Chang kot mising amun netaa agere ale tesetai mungaret en taonit niton mungaret netaa neakeree en yu agere Kole mi chi nemiyen soket nealdaa bendo en yuton amun okot kakisir en yuton kele olekyaldaen bendo koraa agere pikipikit nemiyen taban ireyu noton ibaru kele imuche Komi chito nyae mungaret kobaishen pikipikit niton anan komiten bik cheterter ,AK en iyeyu agere Kole mi bik netebe bendoo en yu en soket niton akoimiche konanyin pikipikit niton nemiyen taban ireyu

kit nenyone metinyun inoker ireyu okere ole inoni ko chii nekikokilgee kot missing kikokilgee komin anan kit neyoe en yuu kobite tuguk choton cheu mauek akoboto choton ngwek chemii taban. Okere ole kikotekyi kot noton neoo kot missing ako togu kele tuguk chu mine en yuu koterter. Kora okere ole mauek chuton chukikomin en ireyu kokinde keregusiek cheterter asikorutunen kotok kele mauechu korutu koeechekitu kot missing. Kora kit nenyone metinyun okere ole kasit ni komoe karik cheterter ak ng'omnotet nemii barak sikeyai kouniton amun ichechu kotuguk chechang akonyolu keribe en sait aketugul

Boishoni okere en ireyuu okere ole boishet noton nekokoyai bik chechang kotmissing ako tokuk kele boishoni komuche konu chepkondok choton che Chang amun koburchin kamatik an kwanishek koyai kasit niton. Toku kele tukuchuton chu Mii yuu kochoben en ireyuu ko koyobu imbara ankandan monken kainetab tukuchu konaat ko missing tukuchuton kekuren tankawisi ako tukuk choton chekoron kot missing kimuche ketestai tukuk choton anan omitwokik choton chekichobe en kila ak kila tese onyinywoki nebo omitwokik . Soiti kotam Kechome kinde tukuk cheu chaik kii ak tukuk choton cheu muchele Koraa okere ole chobot boishoni kochob konde karit tukuchuton nii asikopit keib kobakialda ak kosich chepkondok bichuton.

En ireyuu ko Chang tukuk kot missing chemile bik, amun okere en ireyuu ole chechuu ko lokoek choton chekokinde kiretishek kit netai nemile bik okere ole kachanga bik missing chemii yuton chenyolu koyoe kasit nii kobur kochanga onyolu anan kopaten kiretishek chenyolu kenam en yuu keibi ko tuten kot missing okachanga bik yuton. Koraa okere ole ketik chemii yuton en patetab bichuton kotere ak lokoek anan ter ak Ketik choton chebo lokoek kotonyolu ko ketik choton chebo lokoek chemii patai yuu kopaten oker pandek chemii patai yuu ak indisinik. Koraa kit nemile bik en yuu ko mii bik chekalach gee kotililekitun akotoku kele bichuton nii ko koyobu imbar komile bik kot missing noton.

Tuguchu okere en yuu okere pilipilik choton cheterter, ak okere ole mi chii ne chaguoni pilipilik chuton. Pilipilik chu koterter kotiengei minet ako tiengei kele ketit oinon nekikakimin. Ter onyinywogik chebo pilipilik chuton amun makergee ak pilipilik chombo kila ak kila chon koboisien. En ireyu okere ole mii pilipilik choton chebiriren ih ak che chetolelyonen ako matobitunotin soiti pilipilik chutolelyonen en olinyon. Kora okere ole chii nechaguoni en yuu ko chii netogu kele komoe koal pilipilik chuton ako kotogu kele pilipilik chuu kokotokoyobu mbar amun kobur kokororenikitu kot missing ako lilitos

Koroi okere ole chechu mii ireyuu ko tukuk choton anan ichechu ko pilipilik okotok pilipilik chuu ko koruryo kot missing amun kotok koyechen anan toldol kobur koruryo kot missing amun okere katab konyi kikabushek chuton nii chubo bichuu. Matam kopitunatin kot missing pilipilik cheu chuu en korenyun amun morurtos kot missing anan mayamat imboleaishek en korenyun sikorut kou noniton. Che tam korutu ko choton chemgech onwonen kot missing anan onyiny kot missing ako en Imani pilipilik chuton toku en ireyuu ko moto onyin ngamun borbor ako echen kot missing. Toku Koraa kele pilipilik chuu ko mii olekeibe bokechoben en yuton akotindo tukuk cheterter chekeito pilipilik, kimuche keib kwo kompunit bokechoben tukuk cheterter kechoben tukuk chekioldo ak cheter.

Boisyoni ogere ole boisyeet noton nebo miinet ab mogobeek chebo biik ago boisyoni ko kararan kot mising amuun konuu chepkondook chechang kot mising , yon koruryo komyee tuguk chuton, boisyoni komoe ngomnotet nemii barak gariik cheterter siyaai boisyoni netain yon iyoe boisyoni konyolu itindoii imbareet negiriteem ak ichoob komyee mogobeek chuton chebo biik nyolu kemiin mogobeek chuton en lainisheek chetiyengee kolee kibesyoo netyaan, ago koraa nyolu keriib amarobonchi koot mising ropta amonunyo omun tuguk chuton iih ko tuguk cheuween kot mising ago tarobonchin soiti konundos toree oroweek somol tuguk chuton sigoruryoo ak nyogebuut sinyogeib anan keiib ba kyalda en yotomn bo kyoldoenn

Chang tuguk kot missing chekecheng'e yan kichenge kasit nelel anan yan icheng'e kasit age amun tiengee chi kole kacham kasit oinon ako macham oinon. Kora tiengee kele kasit nekiisomonchi ko noton nekikisorin anan kasit nekiisomonchi komokikonin nenoton. Biik chechang yon cheng'e kasit age koimuche monyor chametabgee an kasit nekomii en netaa anan manamgee ak biik chekomii oloton. En anee yan acheng'e kasit age nelel kotiengee kamoe koteswon melekwek choton chebo kila arawa. Imuche kokotuten melekwek chekokikonon en oloton ako woo kasit konyolu acheng kasit noton neimuche kokon toreton en tuguk choton chebo kila ak kila. Kora ko imuche kokiteswon atebet noton nebo kasit komuche kotesak choton melekwek

Boishoni okere en ireyuton okere ole boishet noton nebo keik takitari oboishoni ko boishet nekorom kot missing momuche chii aketukul koyai boishoniton , nyolu ko chii nayoe boishoni konyo kosomonchi ak konai kole kiriptono chii nimioni ak konai kole nee kerichek chekikoin en chii niemioni. Mii amunee siochome omochome Koraa boishoni, sochome boishoni ko amun toreti bik chechang yon miondos imuchi inyaa, anii oraa ko mochome boishoni amun anee ko motochome keruton kot missing ako yon inyoruu bik alak ko imuche inyoruu bik choton chekoyumioso kot missing onyolu itoret ako monyolu ichito ne orokenin anan ko nemokonye tukuk choton cheiwei anan cheingoi.